Eeh! Municipality of Maralal kibwatwon ee rartaetab beek chekikoitote koba kokwetisiek. Eeasaen yon komiten in tabusiekab koitoetab beek kora. Soenyon konyoru beek che tuten. Soyenyor beek chetuten konyoru mianwogik kora chebunu en beechoton komitiongi choto chomiorit. Soenyu kora kobwatwon kaiyumetabke nenyalu kechob twenty watts of solar pannels chenyalukosaplaen beek koba korik alak.

Tos taritik achon che nootin kele tieni langat ak komenye nyanyawet. Taritichoto kebore koreget. Eeh! Kibore koroget.